Joma ang'eyo kae gin jo rochere mawuok e pinje mopogore opogore. Kendo gikonyowa sama gibiro limowa e pinywa mar Kenya kae ka gineno gigo malombo wang' kaka lee mopidhi, kendo sama gineno gigo to giweyonwa pesa ma wakonyre go e pinywa kae e yore mag dongruok ma inyalo gergo nderni, inyalo gergo skunde kendo pesano inyalo chulgo nyaka jotije mag srikal.

O gik makelo mor maneno kae en nyak mar rabuon kendo an kaka japur kaka rabuon onyak ni kelona mor ahinya kendo omiya mijingo mar jiwo jjowtena maonge gi kama ginyalo pidhe rabuon. Ka gisemanyo besen kata ndowo, to gijowo lowo kendo ginyalo pidho rabuon kata e bath ot kama jo kama jii opange. Kendo mae japur kako chiek ni japur kotere echiro obiro bedo gi jonyiepo mang'eny nikech ber kaka ber kendo kaka onyak madongongo ni.

Gima timore kae en ni migawo mar jorochere moko pogo pogo jii mwandu kata gigo magitiyo go mopogore opogore. Mine bende ma nitie mobet kae gi giuso kendo girito kony bende mawuok kuom jorochere ariyo gi, ma achiel en ng'ama miyo moro en ng'ama baba.

Kidwaro pidho gigi nyaka ibed gi ng'eyo malongo mar lwasi kendo nyaki bed ng'ama nyalo pidho gigi e seche gogo makoth chiegni chwe. Kendo gik tich manyaki bed go achiel mokwongo nyaki bed gi kwer midhi kunyo go lowo. kendo nyaki bed gi jwala midhi ole lobno opawo be nyaki bedgo michodho go lowo kiole jwala. Yien be nyaki many maua ni chon kendo nyaki bed gi gino ma gino kaka kwer minyalo kunye godo. Lweti be nyaki rwake gimoro mimako godo maua gi

Gima biro e pacha kaneno picha ni en olo pesa kata oro pesa e simu e simb ong'we yamo

Tijni nikod nengo maduong' ahinya e ngima dhano. Nengo mokwongo ma en go omiyo dhano yudo pesa kokalo kuom uso wuoche, kendo ogeng'o jauso ok bed gi paro maricho mar dhi kwalo gige ng'ato mondo mi eka oyud pesa omiyo ng'ato loso pesane owuon kendo loyo go dwarone.

Tijni en tich mar puro, kakitime mokuongo' nyaka ibet kama idwaro puro, michok yugi ma igol oko te, kisetieko to nyaka ibed gi kwer, inyalo puro gi lweti kata ipuro gi kwer thi'ang ' kata ipuro gi tinga'.

Hola matindotindo ma ichiwo e kaonti marwa ma Siaya gin kaka: Joriwruok moro mar Apollo miyo ji hola mag kothe mag cham kaka oduma, bel kod oganda. Kendo gimiyo ji fertilizer ma ipidhogo chamgi. To ohala ma wayudo kuom hola magimiyowa nyalo romo atamalo piero abiriyo. kendo nitie riwruok moko e Siaya wa ka mamiyo ji hola mar pesa madirom alufu pier abich ma ji chakogodo project mar gwen. Kendo kitiyo kod pesagini to ibiro yudo ohala madirom atamalo mia achiel

Gimatimore kae, en pidho kata rito maua. Ber mar rito maua en ni omiyo alwora marwa bedo maber kendo oywayo welo mawuok e pinj mopogore opogore kaka jorochere kabiro neno maua no. Kendo rito maua en gimaber.

Gini nikod nengo ne jodak mag alwarawa e yo machalo kama, mokwongo omiyowa pi mwa nyalo tiyo godo e puro, kendo oknyo e alworawa ma oro nitieni. Ni wanyalo puro kendo wapitho makata koth onge, kwa tiyo gi pi momiyowa. Kendo omiyo cham kod chiemo ng'eny e alwora kendo ngima be bedo mayot kabisa, nikech bech cham ok dhi malo ahinya nikech cham ng'eny. Mano e kaka okonyowa e alworawa.

Kembe mag sako osekonyo dongruok mar alworawa e yo machalo kama. Gimiyowa pesa kata hola mawatimogodo ohala kendo pesa ma nyuolre e wiye pesa magimiyowano tin. Gisekonyowa ahinya e weche mag ohala kendo ngima dhi maber kendo kembe mag sako gi gimiyo nyaka jopur kothe magipidho diere koth ma miyo chiemo medore ahinya e gwengwa kendo ngima bedo mayot ne jodak. Gima dwarore mondo omi sakos gi konywa en ni nyaka ji bed e grube mok tin ne ji prariyo korka ginyalo miyi pesa.